sarutik eng kabingokenik keboishei amu ya imine minutik alektukul eng mbar keboishei amu tareti tukuk si koruryo konyei akoiyo komyei

so sikoribok tililindo eng kabngok koyache kibuch si koistakei uchafu che mi kabngok kila betut asi kobit ko toret eng uchafu asi koistagei ako kitage korakoyachei ketoret eng kerichek asimoib myanwagik che terter ako si kokachi tililindo eng ngokaik

ki netai ne yaei ngokenik kwam mayainik ko much komi amitwogik che rartai eng borwek kwak kwamei mayainik si kobit konyitei amitwogik choto che rortai ako kit age ko ngotitinyei ngokaik chechang ko much kochesane mayainik nyagakongetcha koburtos. kit age konetegei ngokaik. ngoker ngokyet age kwamei mayaik konamdai age kwam

oret noto netisie baet ab ngokaik kolok mayainik ko netai ko mche amitwogok che kororonako kit age komache kinaka bek sait age tugul eng ole mitei ako kit age ko yachei kechunda koba olin si konyor baiboyet asi kotesak mayainik akokit age kora ko yachei kerib ole menyei. kebuche uchafu ak kinaki bek

Bo komonut minsetab nyanyik amun toreti bik en ngelek chechang kou ngalek mungaret Ako koraa toreti bik en omitwokik ngechobe omitwokik alak tukul komokingee koraa nyanyik kii sokokochi onyinywokik kii ak tinye tukuk koraa chekororon chemokingee borto.

ichechu ko nyanyek che koyam ruret kabisa ak kobori kole masich myanwagik chechang . kikisemberji komnyee ak kekoche bekcheyamei ak ketut tumwagik